Ore sirkali naa keeta nkoitoi kumok naasujie mali esirkali naa keetae sii naaji nkoitoi kumok naidim ailepunyie orkerempe pee eilepu, ore ene dukuya naa kenarikino nesujaa sirkali ajo kaji egira iltunganak aikunaa mali lekaonty, ashua mali akeyie naaji esirkali telulungata ,menarikino neilepunyeki mali esirkali adol neisuji ajo Kamala ropiyiani naishoru ninye sirkali kaji egira oltungani aikunaa pee meeku ake eishorutua ninche sirkali mali nemegirae aitabaiki naduo mali enye nemegirae ailepunyie esiai tiatua orkerenket, ashua megirae ailepunyie mali tiatua kaonty neeku kenarikino naa ore sirkali eshumata naa kenarikino nesuj ajo Kamaa naduo ropiyiani naishorua ,tenfano naaji nishoruni mbilioni iip na keishaa nesujaa ajo kaji egira aikunaa naduo mbilioni ,amu kenarikino naa ore ropiyiani naishoruni nesujari aitobiraki ashu neduari engirae aikuna. kenarikino nesuj sirkali tina oitoi neeku ore ropiyiani naipangieki tembank keishiakino neeta erisit ajo itaasaki esiana ooropiyiani naaje ,itaasaki entoki amu inakata eitobirari mali esirkali.

Keetae nkoitoi kumok naisumieki enkoitoi eteknolojia ashu enkitengenare eteknolojia toosukulini ,amu ore enedukuya ore sukul nengas aingoru langeni oota enkariano ajo enaa ena teknolojia nagirae aitumiyia tenakata keetae iltrungank oota ina kariano naa kishaakino naa ore sukuulini ningoru irmalimuni oota ina kariano ashua ina ngeno ina teknolojia nagirae aitumiyia tenakata. einyangua sii sukul nkoputani nena mashinini nena naisumareki nindim atodua pooki toki toonkwapi naalakwa ,ore itonita oltungani ata tenkaji ino nindim ake aitumiyia entoki naji laptop naa computer kiti enoshi nanapi toonkaek ,naa ekisumishae naaji tesukul nitum ina ngeno ninoto yie nilotu apik taiatua enguton nilotu aitalala nindim naaji aitengana nkulie metaa pooki ngane neeta enaduo ngeno enaduo teknolojia .neeku kenarikino nisumisha sukulini iltunganak oota ena duo ngeno pee etum aitasapuka engeno ena teknolojia teweji pookin.

Ore TIMS naa enoshiaccount niyata oltung'ani ashu aa nibol oltung'ani eimu enkoitoi e e-citizen Ore nai oltung'ani oota temufano nai ajo iyata egharhi, keetae oshi account naa aibol igira ainyangu engarhi Ore enaduoaccount naa naa aikiret metaa ore logbook ino niidim ninye nai aitrasfer nirew enetii likai tung'ani Ore imirta oltung'ani engharhi ino ashu aa igira naji ainyang'u engharhi naa lasima piibol enaduo account amu ninye naa etii im'baa pookin naihusu enaduo gharhi ino metaa ore dii ninye iyata enkardasi naa ore piin'dim aiminie enaduo ardasi naa iindim nai ashomo nijing' ina account ino nintoki aidownoad enaduo ardasi amu itabolo naa account Niaku ore ina account naa keesishoreki oleng' toonkoitoi napaasha naa keretisho sii oleng amu tinewueji in'dim anoto imbaa eserkali eimu ina oitoi inaaccount naji ene TIMS account ina naa iindim ainotie nkardasini inono naa nii'dim anotie teine wueji Ore naai inkardasini pooki naa niyieu naa etieu ake enaa ina oitoi e e-citizen kake ore TIMS netii atwa ninye e e-citizen kidimi atasishore ena koitoi e TIMS duo anaa enkoitoi sapuk oleng neisulaki dii ninye toltung'anak oota gharhin Ina naaji eng'eno ai tiatua entoki naji TIMS

Ee kaata ecitizen naa ore ngolikinot nagira aimaa teina oitoi e ecitizen naa in'dim nai oltung'ani atabolo account nidim naji atejo apik ingarh inonok ashu aa ngulie naji tokiting nikimpirta ashu aa ilkulikai kiliku lai likimpirta nijo naa apik neeny eesisho ashu kiin'dim nai atorikinoto Ore sii enkae naa in'dim atabolo account kake ijo naji aing'oru enaduo aldasi niin'dim anoto ashu enaduo retoto niyieu ning'oru tiatua ine wueji nin'dim nai atejo aing'oru nimidim nai oltungani etaa iyata enaduo ng'eno wenaduo toki nigira aingoru nimiyiolo ajo kai alo atumie Neeku keeta oshi ore ina oitoi ee ecitizen naa keeta ingolikinot oleng meteku oltungani oota engiti arhiyia naa amu teniyata dii enkarhiyiano nekiidim naiatareto niaku ketii ingolikinot oshi oleng atua ine wueji

Ore naaji oltung'ani osomea ena toki naji ICT naa indim anoto eng'eno amu kelala enatoki naji ICT naa ore oltung'ani oota enkariano enaduo toki naa keidim naani airiamari wesiai esirkali amu ore naaji oltung'ani oota enkariano enaduo mashini ashua computer naa indiim oltung'ani anoto eng'eno enkisuma ore naaji serkali naa keidim naaji ataret iltung'anak ootaasa ICT amu indiim oltung'ani ashomo ataasisho tenkopis nitum enaduo aariyiano nitum enaaduo ng'eno naa indiim naaji oltung'ani ataa indiim atareto serkali meetaa doi ore kulo tung'anak ooinyial ekaunt serkali ashau iloopurokino iweitin esirkali naa indiim naaji oltung'ani aibung'a ninche nindim atareto serkali tine weueji amu keetai naaidim naaji oltung'ani atushuku enaduo akaunt metaa meiim oltung'ani atupurokinoyu ashomk ainyiala neeku ore enkoitoi ee ICT naa keeta irbulabol kumok oleng naa oore sii oltung'ani otaasa ina aariyiano naa keibala ake iltung'anak ootasa ICT oleng amu keeta enkariano weng'eno nagut oleng